E pichani aneno dakteche ang'wen to aneno be jatuo mi mi timone yore mag thieth mae kama iluongo ni casualty department ee hospital mae kama itime thieth kaluwore gi kaka nga'to oinyore , chutho chutho wayudo jok mohinyore sana ee casualty department .Gimoro amora ma nyalo konyo e weche mag emergency ni ee casualty kae nga'ma ohinyore marach nga'ma ohinyore marach nitie jomangi'e, nga'ma ohinyore gie diere nitie nga'mangi'ye, nga'tno be moyud ka orwaki e kar casualty kae to ne okohinyore ahinya ikawe itere kumachielo mondo oyud thieth koro mano egima timore kae mano egima timore ka.

E picha ni eri, waneno ng'ano madichuo, kasto omako ong'we yamo mwaluongo ni over over, kendo otudore gi joherane mawuok kuond mopogore opogore. Ma en yo mar tudruok mane itiyo go chon, kane pok ong'we yamo manyasani ochopo. Ji ne wuoyo kalu ka ka kowuok e yo mar over over kata ndiko barupe. Koro ka nidwa wuoyo gi joherani to nitiyo gi over over, nidhi i book mondo iwuo kodgi. Ko ka tudruok noserumo tigo ni over ipo ma ni over, mano ng'iso ni utieko tudruok. Kendo ji ne nyalo lalore e yore mowinjore ka gitiyo gi yorni. Koro chon ne onge simu mar ong'we yamo mwatiyogo sani ni.

E picha ni eri, nitie kar ohola mar jomamine, mwadendo gi dho ngere ni Kenya Women Finance Trust. Mae kama joma mine yudoe thuolono mar keto pesagi. Gikano pesagi, kendo ka gisekani sendi, sendi nyuolo gimawaluongoni nyithi pesa, mwaluongoni interest gi dho ngere, bangé ginyalo yudo godo timo dongruok moramora magidwaro. Ginyalo yao go kwonde mag ohala, ginyalo yaogo kwonde mag ohala, ginyalo gero godo, inyalo gero go kata odi, inyalo kawe omenda minyalo konyo godo chulo skul fee mar nyathini. Kae kendo inyalo yudo kony kae samoro iwito jogeni mihero, tionge gimoro amora, inyalo holo pesa ka mondo ikonygo weche aila go. Pod inyalo tiyo gi bengi mar hola ni e timo gimo mogoreopogore manyalo kwayi omenda, to samoro yutoni ni piny, kata lweti e ni nono sama masira aila no oyudi.

Picha nieri otingo otas noeri mar insurance cover,,aah yore mag yudo ajali omako, ogengoni yore mag yudo ajali gi siling aluf prabich, accident o cover nyaka aluf prabich, ngato oyudo ajali to onego oyud thieth okaw siling o cover siling aluf prariyo, ngato ot owang, ode owang , ka odi owang insurance biro cover ni gi siling aluf abich. Koro mondo ii, itii kode ibiro lero maler ni idwaro insure ango to idwa insure ango tidwa insure e ka nyaka karango mondo okonyi e sechego eko ma iyudo lal mar mach, masira kata gimoro ma opogore opogore

Mae waluongoni National Park, National Park ka ochiele ne lee, kendo lee gi inenogi e yor chudo, wazunge a loka ka gibiro neno lee gi, kata wan jorateng' inyalo dhi e park ka mondo ine lee, e yor chudo. Kae nitie lee ma opogore opogore, mochielnegi go sirkal, kendo ithiedhogi, lee gi ithiedho, itimonegi services moramora minyalo timnegi, maginyalo dwaro mondo gibed mangima. Lee gi kelone piny mar Kenya pesa, kendo lee gi kelo dongruok, e yore mag income piny te. Koro lee gi gin, tijni en tich maber, kendo asidho lwedo, nikech okonyo e kelo omenda e piny Kenya, minyalo konygo gik mopogore opogore. Inyalo ger go gigo mag dongruok, gimoramora.

Picha nieri nitiere kadi noeri mar bengi mwadendoni smart card kata visa. Kadi ni konyowa e kano omenda, golo omenda, timo chudo gi omenda, timo chudo gi omenda kod yore mamoko ma opogore opogore. Kadi ni inyalo dhi go kata kar magawa man machiegni kodi miti kode e yore mag chudo bang ka isechiemo. Kadi mar visa ni ober nikech kadi ni ober ahinya kendo okonyo e kano omenda, inyalo tingo omenda gi kadi ni maonge ngato angata mofwenyo maloyo eka dong wapim gi tingo omenda e mifuko kata tingo omenda e bag, mae nyalo predispose i to kuo, inyalo romo gi jokuoge gineno ka itingo omenda e bag ginyalo mayi lakini ka itingo omenda e kadi ni onge ngama nyalo ngeyo kar kiwango mar pesa ma ikano e kadi ni, koro kadi ni en kadi ma ber magombo mondo jowa otem mondo oyude, kiseyudo to en kod mashin noeri masome, kirwake e mashin to mashind no biro somo kad nieri

Eh pichani waneno mumano eri miluongo ni muma maler to waneno be omenda ka oluo e ng'ee muma. Wach nyasaye en gima ber kendo jogoeri mochimore kode gadieri wayudo ka nigi dongruok mopogore opogore Ibedo gi dongruok e dhood chunyi kigeno kuom nyasaye to oloko ngimani jogo mawuotho gi nyasaye pok aneno machandore kata manindo kech. Jehovah Nyasaye en jalno ma wachne kwasiko wabede to wabedo motegno kendo wabedo ma onge paro moro amora maricho manyalo kelo wach moro. Sendi, omenda be en gima dwarore e ngima mwadakie sani, mokwongo nyaka ing'e wach nyasaye kasto ibedo gomenda omenda biro konyi e nyiewo gikoeki mochuno ni nyaka wabedgno mokwongo en chiemo, law to gi kar dak.

Picha ka wanene miyo to gi nyare, jatichne. Gima dhi mbele ka en kwoyo okapu kata loso okapu. Loso okapu kata atonga ok en tich ma yot. Odwaro lony to odwaro kinda gi sinani. Nyaka iket kinda gi sinani mari mondo eki ilos okapu gi e yore mongith manyalo lombo wang' ja ohala. Nikech kilose alosa milose to ok iketo e sinani ionge gi lony ma oromo to onge jalno ma okapu ni biro lombo wang'e mondo ong'iew. Koro nyaka lose e yo maber, nyaka ibed ja kinda gi sinani e tiji mar loso okapu ni. En gima ka oselosi molosgi maber to gilombo wang' kendo ibiro yudo omenda moro amora midwaro kuom jo ng'iewo mar okapu kata atonga.

Picha ka otingo nyadendi ma en daktari togi kijana monego otimne yore mag thieth. Tich mar daktari en tich maber ahinya e pachoka, en tich mareso ngima mag jotuo. En tich ma kelo geno kumane geno oserume, ngato nyalo tuore matek ma jii chak yuage lakini ka ochopo e lwet dakteche to ipime ka osepime tiyudo tuo maen go kasto ichakone weche mag thieth. Koro weche mag thieth daktari timo e yo maber kendo itime e yoo manyasani mitiye gi mashins mipimo go, wan be gi yedhe mag lony manyasani mitiyo go, koro yore mag thieth en gima ber

E picha ka otingó obila, otingó jatelo mag yore mag kelo kwe waluongo ni interior gi dho ngere, waluongo ni migosi Kipchumba Murkomen. Kipchumba Murkomen emochung' ne jogo makelo arita e pachoka. Wan gi jogo mochung'ne arita mar pi, mwadendoni Kenya Navy, wangi jogo motelone arita mar yamo mwadendoni Kenya Airforce, wan gi jogo motelone arita mar lowo mawadendoni Kenya Army koro grube mag tend arita gi te ngáma duong' kuomgi ka en Migosi Kipchumba Murkomen. Koro mondo arita obed maber nyaka kipchumba oor jogo mag arita kuonde mopogore opogore, kagiwinjo ni arita rach e gweng' moro ibiro or obila odhi obedie mondo okel arita

Pichani, nigi jatuo gi daktari noeri mosomo weche mag lak mwaluongo ni dentist, kata dental surgeon itimo ong'iyo lak mondo ong'i man gi sida mondo oyud kaka onyalo konyo jatuo ni .koro bang' ngi'yo lak gi gima ong'iye go no, gi lens mong'iye go no odhi fwenyo lagno eri man gi shida monego ogol kata monego mii thieth, thieth nitie mopogore opogore mawamiyo lak nitie thieth mawaluongo ni root carnal refill mwaluongo ni filo lak gi dholuo wan gi , uh wan gi tooth extraction mwaluongo ni golo lak gi dholuo wan gi wiro lak gi rangi mopogore opogore mondo omiye nengo kata kiwango mopogore.

Picha ni waneno lwet ngato kendo otingo dola mar piny mar Amerka, mae dola achiel. Waneno laptop nie picha ka. Gik ma kelo mor en laptop ma waneno e picha kae ni nikech okonyo wa e yore mag tudruok, yore mag timo weche mag research, yore mag somo. Pesa ma oting e lwedo ni konyowa e yore mag yuto, yore mag yudo gigo ma ochuno manyaka wabed go e ngima wa maen chiemo, chiemo ochuno nyaka wabed gi ngima wa, ot togi lewni. Gigi ka wadwaro nyaka watii gi pesa mondo eka wayudgi, koro pesa en gima duong e kit ngima wa

E picha kaa oting'o jatend piny moro ,jatend piny oruakore maler kendo oting'o muma e lwete idwa timne gima iluongoni, idwa sidhe etelo. Koro ochamo muma mondo osidhe e telo. E telo mokuongo igoyo ombulu, kosego ombulu, kombulu oluarni to jogo mombulu oluar negi tee, iloso chieng' moro misidhogi e telo, chieng' sidhoji etelo, nitie nyasi maduong' mibudho, nyasi maduong' kosebugi tiluongo jotend dinde mopogore opogore, ibiro miyi muma mondo iting' tiwacho weche minyisi mabiro ,mibiro bedo kiluo kitelo ne oganda kendo kisomo e dwol mawinjore tee kata ng'ama nigi shida mar it winjo, isome gi turufuong' koro iluongo ni ichamo muma.

Pichani nitie tielo mar dhano mae i gari kendo ei gari ka kar hand brake okete omenda mathoth mohingo shiling elufu piero abich, jalni odhi ogolo omenda gi e bank koro ocherore go samoro en gi joticje ne mowinjore odhi ochul samoro en gi masira moro mane oyuore samoro bodhigo mana e magawa moro mondo omor godo chune. Samoro en gi weche mag liel samoro en gi weche mag school fee samoro otimo project moro amora samoro ogero landi samoro otuore odhi chulo go bill mar osiptal, samoro en gi nyathi moriembi e weche mag school fee

Picha kae nitie gino mawaluongo ni parcel moa kama ing'iewe gik moko gi ong'we yamo miluongo ni Kilimol. Kilimol en chiro mauso gik moko eyor wholesale kendo inyalo yiero gimikawo kato itimo chudo kato gino wuok bironi kaka misigo . Kise chudo togini bironi kaka misigo. Kilimol nigi bei mayot mag gik moko moloyo kamoro amora kendo gin jo ratiro, tek ni iseng'eyo ofisgi man kodi machiegni mibiro yude misigo titimo gima iluongo ni order. order iyiero gima idwarono tichudo kasto ginyisi ni gino biro to odhi tieko ndalo makama, kaen ndalo adek to ok obi kalo, bang' ndalo adek tiyudo gikgi, girino koa Kilimol.

Pichani eri otingo kadi manyatong mar daktari mathiedho jamni. Daktari mathiedho jamni ondiko prescription mag yedhema owinjore omi jamni mar jal ma iluong'o ni Mwambi, Mwambi ni nigi kare mopithe jamni koro daktar i ondikone yethe mopogore opogore gi pesa gi e badhe kanyo. Koro yedhe ma ondiki gi gi thieth tee mar jamni mag Mwambi dhi kawo shilings elufu adek gi mia abich, koro nitiere ma ondiki ni idhi chuo jamni kaka vaccine mabiro gengo tuoche. Nitie mibiro chuowe sindan mondo ogeng tuo moyud go jamni miluongo ni mastitis kaka kuot mar thuno.